Wambere, nĩkũmũria kana ena intaneti thimũ-inĩ, ĩrĩa ĩramũhotithia kũruta mbia kuma bengi, bengi-inĩ yake kinya bengi-inĩ yakwa. Wakerĩ, nĩ kũrora kana intaneti ĩyo ĩna hinya wa gũtũma mbia. Na wagatatũ, nĩ kũmenya kana ena mbeca njiganu, bengi-inĩ, nĩgetha ahote kũndĩha niĩ ta mwendia thoko-inĩ.

Wambere, nĩkũmũteithia agĩe na intaneti, njiganĩru, ĩrĩa ĩkũmũhotithia, ahũthĩre apu yake ĩrĩa ĩ thimũ-inĩ. Wakerĩ, wakerĩ nĩkũmũteithia akorũo na imĩrũ. Imĩrũ ĩrĩa arahũthĩragĩra kana njeru, nĩgetha ĩmũhotithie gũĩkĩra, ũgitĩri, akaunti-inĩ yake ya bengi, na nginya namba ciake cia hitho. Na wagatatũ nĩ kũhũrĩra bengi thimũ kũmoria harĩa tũngĩremwo gũthondeka apu ĩyo, nĩgetha matũteithĩrĩrie.

Wambere nĩgũĩkinyia wabici-inĩ, cia kauntĩ ĩrĩa ũrĩ, nĩgetha mahote gũkũhe marũa, ma kwendia njohi icio cia ibango. Wa kerĩ, andũ, ,maabithaa ma ũgima wa mwrĩrĩ, nĩmokaga makona harĩa ũrenderia harĩa ũrũabanga kũenderia njohi cia ibango, nĩgetha makũhe marũa ma ũgima wa mwĩrĩ, nĩgetha andũ matikarũare kumana, ,na mathĩna marĩa mokanaga na gĩko, na ,ona mathĩna, kana njohi icio, ,nĩnginyanĩru, nĩgetha andũ matikore maitho, kana hihi gũkua, kana hihi, kũrũara kumana na nĩ mathĩna marĩa mokanaga maumanaga na njohi.

Nĩ njũĩ mũhĩriga wa rumbwa, ũrĩa rwĩkaga mohiki mao. Wambere, mũhiki nĩenjagũo. Mũhiki ũrĩa ũrahikio nĩ mwanake kumana na rũrĩrĩ rũu rwa rũmbwa nĩenjagũo. Nĩahota, ng'ombe nĩithĩnjagũo na njĩra ya gũthecũo cikamba cikaruta thakame, thakame ĩyo ĩkanyuo nĩ athuri na mwanake nĩwe ũbatiĩ gwĩka ũndũ ũcio, tondũ nĩwonanagia hinya wake, na hihi ũhoti wake, na nĩwonanagia ũhoti wake wa gũkorũo na bamĩrĩ na mũtumia, na kũmiaga wega na kũmatungata. Wagatatu, mũirĩtu nĩaheanaga musk, mamĩtaga musk, nĩta iria, nĩahotaga gũkua iria rĩu akane athuri a rũrĩrĩ rũu.

Wambere kambũni icio cia kũiga, mbeca na kũheana mbeca, nĩciheagũo marũa, nĩ bengi nene ya Kenya, CBK, nĩ maabitha anene na nĩmokaga kũrora bengi, na hihi motungata marĩa maraheana, na magathũrima bengi ĩyo, kana ĩna ũhoti wa kũheana mbeca, na ona nĩmahotaga gũthũrima ũrĩa mbeca, ũrĩaa Mũkenya angĩhota gũcokia mbeca ĩyo, kana nĩ ĩna nĩ njĩra ya kũhinyĩrĩria Mũkenya, kana ĩna njĩra njega, nĩgetha makamahe marũa.